Gini ipidho e puothe mana kaka ipidho alode moko kaka skuma gini, bende ipidhe e bath aora gi kuonde moko mopogore opogore.

Abro pidho alote mopogore opogore kaka skuma, kaka kabich, nikech e alwora ma kae gionge. Koro mago e gik mabro timo.

Kuom pidho kitungu anyalo yudo godo pesa ka auso gi e chiro mopogore opogore kuonde duto e piny. Kendo bende anyalo yudo gir tedo nikech kitungu itiyo go e tedop.

Tijni nikod nengo ahinya e alworawa nikech yudo gigo ma ibro tim godo pith machal kama ok yot, kendo pesa gi bende ng'eny. To machielo wayudo ni tijni ni kod nengo nikech kaluwore gi pesa mang'eny ma bende okelo. Wayudo ni ji matin kende ema opidhe, opidho kitungu koro wayudo ni jogo yudo pesa mang'eny malich.

Pidho alot mar kabich e aluorawa makoni ipidho e geng aora kata e puothe moko ma opogore opogore bang koselos puodho kendo ipuro puodho no mabed mayom kasto eka ipidhe

Tijni anyalo puonjo ng'ato mondo otim kaluwore gi ber ma okelo. Kendo wayudo ni kanyiso ng'atno ber ma tijni kelo kaluwore gi pesa ma oywayo ne ng'at mopidhe. To ng'atno nyalo gombo mar en bende opidh, opidh gigi.

En kod nengo kaluwore ni, ji matin kende ema ongéye, kendo um ji mangény ok ti kode, omiyo en gi nengo mangény ahinya e alwora wa.

Wayudo ni olemo mawuok e yien ni e inyalo cham. Kendo en chiemo mamit ahinya. Mopogore gi mano, ma a en gima ber mamiyo piny ok bed ma onge gi gimoti kuome.

Tijni kelo pesa ne jogo mopidhe, kendo wayudo ni olemo ma be wuok kuom yien ni en olemo minyalo cham kendo ma okel ndhadhu mamit ne ng'ama chame.

Adiera ma kende en ni tijni to pok ne atimo, mar pidho lentil. Lakini asetimo tije moko mopogore opogore kaka pidho oganda, pidho olemo moko mopogore opogore nyaka gi chiemo moko mopogore opogore kaka soy beans, skuma.

Anyalo puonjo ng'ato ka amiye matunda mosechiek kendo en be ochamo mondo mi owinje dhadho mamit ma matunda no kelo. Ma kosetimore biro miyo ng'ano bedo gi siso mar pidho matunda.

Tich mar pur watiyo gi jembe, ka dhano tiyo gi jembe mondo mi gipur. Mopogore gi mano, wanyalo tiyo gi kweru maduong' gi dhok, ka dhok ywayo kasto waloso godo puodho. To ma wayudo ni timore mana ka lo en yo lo maber ma ok otimo kite mang'eny. Lo motimo kite mang'eny, watiyo gi jembe.

Wayudo ni en chiemo mamit ahinya kendo omit malich e dho ji, omiyo oyudo ji mang'eny madware. Mano miyo obedo gi nengo malich e alwora kama antie ni.

Ahero tijni ahinya, kaluworeni, omiya chiemo e yore ariyo. Mokwongo, it susa atiyogodo kuom tedo, to susa owuon anyalo tiyogodo kuom chame, kendo anyalo tiyo kode kuom tedo chiemo mopogore opogore kata chapat bende.

Maeni en chiemo ma lee kaka diek gini ohero ahinya e aluora kama antiere. Wayudo ni kitwe diek mondo mi gichiem, gihero ahinya kendo en gi ndhadhu ma mit ma chaiye ohero.

Wayudo ni jogi temo golo chiemo ma maen budho. To gi karat, budho gi e wayudo ni itiyo kuom kodgi e loso gik mopogore opogore. Kendo be en chiemo mamit ahinya.

Anyalo nyiewo ne achiel kuom ndope gi kasto kasemiye to anyise e faida te ma gino kelo kendo wayudo ni bang' koseneno kata en bende onyalo bedo gi siso mar timo gima chal kama.

Gige tich mopogore opogore kaka kweru dwarore ,beti bende dwarore kasto inyalo bedo gi opawo bende mondo mi okonyi e tijni.

Wayudo ni e timo tijni , en gigi kelo kelo faida mang'eny e del kaluwore ni bang' kisechamo gi ,to nitiere gigo ma gimedo e dend dhano makonyo dhano e dak maber e piny.

Inyalo moye e chieng' kata kama yamo ng'enyie mondo mi kik gifundre gi liet mondo gikethre. Mopogore gi mano ,inyalo kete kamoro mok iume gi jwala mondo mi ofunde. Ikete kamoro ma yamo kudhore maber.

Itimo keyo mar olemo ni e e puodho kendo wayudo ni osegol gi mosechok gi kama koro girito mana ni mondo oting' gi mondo ogol gi e puodho ka. En keyo mar olemo ni emigolo.

Pith mar apple en chiemo mamit malich e dhok mabende nigi ndhadhu mamit ka ng'ato chame .Gima biro e wiya bang' kaneno tijni en mor mar tich maber ma ng'ani osetimo kuom pith maber kama .En pith bende mekelo pesa mang'eny kaluwore ni apples en chiemo ma jii ohero.

Okelo ohala mang'eny ne jogo matime kendo o omiyo gi pesa ka magi yud pesa mang'eny ma ginyalo timo godo tije mopogore opogore, tijni emiyudo ni nikod ohala.

Olemo ma onyiswa kae ni wayudo ni osetow to ma nya yudore ma nya timore kaluipre ni kute kata kokorite maber. Arita marach bende nyalo kelo gik machal kamagi e puodho.

Tijni nigi ohala makare kendo maber ahinya makelo pesa ne ng'ata ng'ata manyalo gombo pidhe. Wayudo ni matunda mawuok kae gi kendo kousgi to ginyalo kelo pesa ne ng'ato mopidho matunda ni ng'amo pidho yien ni.

Chiemo ni ichamo ka igolo nya iye kasto ipoko pote kichame kiwinjo ndhandhu ne mamit ma entiere godo, wayudo ni chiemo inyalo cham e yore mopogore opogore to kaluwore koda an anyalo chame ka agolo nya iye mantiere gi kothe kasto dende modong' no achamo

Matunda mawuok e yien ni en matunda ma dhano nyalo chamo kendo okelo gik mang'eny e del kendo wayudo ni mano en achiel kuom gigo mabeyo manyalo konyo dend dhano e bedo motegno.

Olemo manenore ka owuok e yien ni osetwo ka ni yiende modong' to pod pod ngima. Ma nyalo timore kaluwore gi chieng' mang'eny kata kaluwore ni bat bad yien no otong' .

E aluorawa tich machal kama wayudo ni onge, matunda maneno gi onge e aluora kama antiere kendo wayudo ni aluora kama antiere kae wan mana gi oduma ,sikuma, osuga ,susa gi alode mopogore opogore. E olemo wantiere gi maembe, mapera gi olemo moko ma opogore kod mantie e picha kae.

Olemo ma waneno e picha ka ni wayudo ni ose okethore mos mos. Ma nyalo bedo kaluwore ni ochamne gi nyang'inja kata kute moko mopogore opogore mayudore e puodho. Ma nya timore kaluwore ni gi arita marach ka ok ong'i olemo go e puodho to ginyalo kethore.